Ĩĩ niĩ no ndute mũndũ kũruta ũndũ ũyũ nĩatĩ, ũndũ ũyũ nĩ gũceha macani. Na ũcehi wa macani, nĩũrĩ bata mũno harĩ mũrĩmi wa macani, nĩtondũ nĩũthiaga ũgakora macani nĩmaraihaga mũno, na rĩrĩa maraiha mũno-rĩ, nĩ matuĩkaga ma kũgia ũrĩa ũramatua, nĩ ũrakĩmũgia. Na nĩkĩo macani magĩbataraga gũkĩcehwo nĩgetha magakoragwo me makuhĩ matigakorwo makĩgia mũrĩmi hĩndĩ ĩrĩa aramatua. O rĩngĩ-rĩ, macani nĩmateithagia, macani nĩ mokaga gũteithia mũrĩmi na mũgũri. Na mũndũ nĩagĩbataragwo gũkorwo anorete banga wake na njĩra njega, na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, nĩgetha ũgĩtema macani, ũgakorwo wĩ wa gũtema na ihenya na citigakorwo ũgĩtema na banga, ũgĩtema na banga mũtuhu.

Kĩrĩa niĩ nyendete haha nĩ mahũa na mahũa nĩ makoragwo me ma bata mũno na magũteĩthĩa mũndũ ona gũgĩtwarĩra mwendwa wake, na ũngĩrora haha rĩrĩ nĩ ihũa rĩrĩa twĩtaga ihũa rĩa rose na ihũa rĩũ nĩ rĩkoragwo nĩ rĩthaka mũno na nĩ ĩrĩ mĩigũa mĩngĩ, na nĩiteithagĩa gũtwarĩra mwenda wakũ nĩ getha mwendwa wakũ agakorwo nĩarona wendo ũrĩa wĩnagũo kũrĩ ye, na ihũa rĩrĩa rĩgenagĩa mũno nĩ rĩrĩa rĩtũne rĩa rose na nĩrĩo rĩhũthagĩrwo kaĩngĩ kaĩngĩ ona mũthenya ũrĩa wa wendo ũrĩa ũkoragwo mwerĩ wa kerĩ nĩgũo wĩtagũo mũthenya wa valentines, na nĩ ũkoraga mahũa macio makĩendĩo mũno kũrĩa tauni kana o kondũ gwothe o kũrĩa marĩ tondũ mũthenya ũcio ũkoragwo wĩ mũthenya wa wendo thĩ ngĩma kwogwo ũgĩthiĩ kũrĩa gwothe ũgũthiĩ nĩ ũgũkorana na ihũa rĩũ rĩa wendo.

Ĩĩ nĩe no ndarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere haha nĩ ũgũkora ũyũ nĩ mũgũnda na mũrĩmi na nĩ ũkũona mũrĩmi ũyũ nĩakertwo akĩhanda mbembe ciake na cigakorwo ci cia gũkũra, na mbembe ici ciake nĩ cironekana nĩ hĩndĩ ciagĩkorwo cikĩũma tarĩ inĩ na nĩ araonekena nĩ tarĩ gũcenjĩa aragĩkorwo agĩcenjĩa mbembe ĩmwe harĩa yakĩrĩ na agagĩkorwo akĩmĩtwara handũ hangĩ na nĩ agĩkũĩte wega mũno, tondũ nĩũrona nĩ agĩkũtĩte gĩcũnjĩ kĩa tarĩ ndanakũa kamũbebe ke ĩka na nĩ getha kamũbebe gatĩgakoĩrwo ge ga gũkũa gakĩnĩyĩtĩe haũ na mũrĩmi ũyũ nĩaraoekana nĩ mũrĩmi ũgĩkoretwo na ũmenyo na ũtaaramũ weigĩe mĩmera kana mĩgũnda, nĩ tondũ wega wake nĩ atĩ mũndũ agĩthamĩa mũmera ndagĩbatiĩ agagĩtwara we ĩka abatiĩ agakĩmũnya wĩna tarĩ mũnĩnĩ nĩgetha agĩkorwo agĩũncenjĩa ndũgakorwo wĩ wa mũmera mũmera ndũgakorwo wĩ wa kũmaka

Ũndũ ũyũ nĩwĩkagwo rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, na wĩkwagwo atĩrĩrĩ, nĩ ũthiaga ũgakora atumia makĩgũra kamũtĩ gaka na mbakũri ĩno, magakorwo makĩmondamonda kĩrĩa marenda. Ũngĩrora haha mbicainĩ ĩno, nĩ ũkuona nĩ atĩ, mũndũ ũyũ arakorwo akĩmonda ngano nĩgetha akorwo arĩ wa gũkĩrĩa ngano ĩyo ĩrĩ mindaminde, akĩmĩrĩe ĩkĩhanaga kĩmũtu. Na nĩ ũndũ mwega mũno tondũ no thikũ ici technology nĩ ĩgĩũkĩte na githĩi gĩgoka kĩrĩa gĩa thitima, kĩrĩa gĩkoragwo gĩgĩthĩa na njĩra ĩmwe nene mũno, na ĩgakorwo ĩgĩthĩa na ihenya na andũ matigakorwo makĩnoga makĩmondamonda na guoko ta hĩndĩ cia tene. No kabakũri gaka no gagĩteithagia, nĩ gakũmondamonda irio nini nini iria ũtangĩtinda ũgĩtwara kũrĩa gĩthĩinĩ.

Irio ici nĩcirĩagwo atĩrĩrĩ, nĩũthiaga ũkoya hũma, ũgakorwo wĩ wa gũthecatheca kĩrĩa ũrenda. Ũngĩrora haha hena waru, hena matumbo, hena mĩgarũro, harĩ ona hoho na nyanya. Na irio ici nĩcirugĩtwo kwa njĩra ĩmwe njega mũno na njĩra ngũrani, na ũgakora irio ici ciĩna cama mũno ona ũgĩcirora ũguo na maitho nĩcironekana nĩ irio njega na irio irio ciĩna cama. Na, irio ici nĩcikĩendaga mũndũ ũtagĩkoretwo akĩnora mũno, tondũ ũkĩrora ũguo nĩ irio cihũire maguta, na nocikorwo cigĩteithia mũndũ mũhĩnju kũnora, kana mũndũ ũtarĩ na mwĩrĩ ũcio mũnene kũgĩa mwĩrĩ. No, citikwendekana cikorwo cikĩrĩo nĩ mũndũ wĩna, wĩna mwĩrĩ mũnene ndagagĩkorwo akĩongerera mwĩrĩ ũcio wake.

Ĩĩ nĩe no ndarĩrĩe nĩkĩ kĩrathĩe na mbere haha tondũ nĩ ũkũona haha aya nĩ arũtwo na mwarĩmũ wao na aya nĩ arũtwo a kũbũndĩthĩo kana kũrũtwo ũrĩa irio cigĩkoragwo cikĩrũgwo, na njĩra ya ũbacirĩrĩa kana njĩra ĩmwe njega mũno na andũ aya nĩ kũraonekana nĩ akenũ na mwarĩmũ wao no agĩkĩorwo agĩthekanĩa kana akĩmera kaũndũ ga gũtũma makorwo magĩtheka. O nĩngĩ oho andũ aya nĩmaraonekana nĩ andũ maragĩthomera thukuru wĩna indo ici cia kũrũga na nĩ maraonekana nĩ andũ atherũ, na matĩhana gũkorwo magĩthomera thukuru wĩ wa thĩ na nĩ andũ ega mũno na andũ mena mecirĩa mabatĩe na andũ magĩrũgĩra andũ irio ĩmwe ci njega mũno.

Ĩĩ, niĩ no ndute mũndũ kũruta gwĩka ũndũ ũyũ na njĩra ya ũhũthũ mũno, nĩatĩ no mũkwĩra akorwo agĩetha ataaramu arĩa mangĩkorwo makkĩmuonithia kũmenya nĩkĩĩ gĩthiaga na mbere haha, na haha ũngĩrora ĩno nĩ nyũmba ya mĩmera nĩgetha mĩmera ĩgakorwo ĩgĩkũra na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ. Na, ũngĩrora haha othe mena tũbuti tũrĩa twĩ twa rangi mwerũ na nĩ airĩtu athaka mũno, na airĩtu akenu nĩtondũ kĩrĩa makĩhandĩte haha mbica-inĩ nĩkĩronekana nĩkĩoretwo gĩ gĩa kũmera na gĩ gĩa gũkinyanĩria ũrĩa marakĩendaga, kuoguo no njuge andũ aya nĩ arĩmi kana ataaramu arĩa makoragwo makĩrora ũhoro wa irio na ningĩ magakorwo magĩtũbanga ũrĩa irio cigũkorwo cigĩkũra na ũrĩa cigũkorwo cikĩgethwo na cikĩrorwo.

Irio ici ndĩciharagĩria na njĩra ĩmwe hũthũ mũno, na njĩra ĩyo nĩ ĩrĩa ya gũkaranga. Gũkaranga irio mũndũ níĩbatiĩ gũkorwo ena maguta, nyanya, gĩtũngũrũ na cumbĩ na maĩ mega. Na, ũngĩigua no wongerere ka Royco nĩkega mũno. Nĩũthiga ũgakĩruga gĩtũngũrũ gĩaku, na kĩahĩa-ĩ ũgakorwo wa kuongerera nyanya, na nyanya ciarĩkia kũhĩa ũkongerera mboco ciaku na gathubu kanaini marĩa nĩ maĩ. Wekĩra maĩ, no wongerere cumbĩ na ũkunĩke nĩgetha cigĩorwo ciĩ cia gũtherũka. O rĩngĩ-rĩ, nĩũthiaga ũkona maũndũ nĩmagĩrĩire na mboco icio ũgakorwo wĩ wa gũciĩkĩrĩra mũndũ thani-inĩ na akarenga dania hau igũrũ na gĩbiribiri agekĩra na ona cabaci agakorwo e wa kũrũmanĩria na mboco icio.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ nĩ atĩ ĩno nĩ kambũnĩ ya irio ya kambũnĩ ya mbegũ cia irio nĩ makoragwo magĩthondeka mbegũ, magakorwo makĩenderĩa arĩmi arĩa mangĩkorwo makĩenda gũkĩgũra na haha nĩ ũrona haha nĩ magĩkoragwo makĩendĩa mbĩca kana magakorwo makĩendĩa mbegũ cia ovacado, maboga, itũngũrũ, mbembe, hoho na nyanya, na ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩa arĩmi handũ ha gũtĩnda magĩkorwo magakorwo makĩhanda ĩndo ngĩnyanĩrũ na ĩndo ĩrĩa cigĩthondeketwo kũrĩa laboratory inĩ na nĩ getha ũgakorwo wĩ mũndũ wa kũhanda irio ĩrĩa cingekorwo cina ũkĩnyanĩrũ na kĩro kĩnene, na irio ĩrĩa ĩgũkorwo citakũrĩgwo nĩ mĩrĩmũ kana kũrĩo nĩ tũtambĩ ona tũgũnyo.

Ũndũ ũyũ nĩ ucenjetie na mahinda gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ atĩ, thikũ ici ndũragĩkora andũ makĩhanda na njĩra ĩno, na thikũ ici andũ nĩmarakorwo magĩtema mĩtaro kana kwenja marima mega urĩa gũbatiĩ. Na haha ũngĩrora mbica-inĩ ĩno ũyũ nĩ mũtumia ũrakorwo akĩgerera gũkũ, anga nĩ maĩ arakorwo akĩhe. Thikũ ici andũ nĩ ũrakora handũ ha gũgĩtinda ũgĩitĩrĩria mĩmera ĩno maĩ na moko, ũrathiĩ ũkagũra baibũ cia maĩ na ũgeeta bundi ũrĩa ũkoragwo e wa maĩ oke agũnyitithanúĩrie baibũ icio, nĩgetha ikorwo ci cia gũthiĩ mũgũnda-inĩ. Na agekĩra mũberethi wa maĩ harĩa mbere kũrĩa baibũ ya mbere yambĩrĩirie. Nĩgetha baibũ ici cigakorwo ikĩhe o mũmera o mũmera maĩ marĩa ũngikorwo we ũrenda, ũtagũtinda ũgĩtahia maĩ na moko ũgĩitagĩrĩria kahora kahora na nĩ ũkuoya ihinda iraihu mũno.

Maũndũ marĩa me ma bata haha mbĩca ici ino, nĩ atĩ, nĩ ũkũona nĩ atĩ nĩ ũkũona ici nĩ irio, na kũhana nĩ mũkawa ,na mũkawa ũyũ nĩ mwega mũno, na nĩ wa itonga kana nĩ wa andũ arĩa makĩrĩ na mbeca, tondũ ũgĩ rora haha hena hena kĩndũ marakĩnyũĩra gĩrathĩ-inĩ ,ũngĩrora ngĩnya irio ciao nĩ irio ona mũndũ atagĩhota gũarĩrĩa nĩ irio mũthemba ũrĩkũ na nĩ nĩnge nĩ ũrakĩona o harĩa hena tũnyamũ twa gwĩkĩrĩo cumbĩ na biribiri na kanyamũ ka maĩ, na ũngĩrora haha mũndũ ũyũ nĩ agĩirwo iciko na tũhĩũ tũrĩa tũgũkorwo tũkĩmũteĩthĩa ye mwene kũrĩa na mwena ũyũ ũgĩ arĩo na homa na mũndũ ũyũ nĩa gũkorwo akĩrĩa irio ici na akĩigũa wega mũno na onanĩe ngerĩrĩa gũgagĩkĩnya haandũ ha kũrĩaga ĩndo, kana irio ta ici ũgũo cina cama.

Ĩĩ niĩ no ndarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere haha nĩ ũkũona ĩno nĩ macini ĩrĩa ĩgĩitagwo ya shaftcutter na macini ĩno nĩ ĩkoragwo na hĩnya wa gũkorwo ĩkĩrenga renga thara kana mahũti marĩa magĩbatĩe gũkorwo makĩrĩo nĩ mahiũ. O rĩngĩ macini ĩno nĩikoragwo ĩkĩhũthĩra magũta kana thĩtĩma o ũrĩa ũgĩona wĩ mwega nawe na na macini nĩ ĩgĩbataraga mũndũ agakorwo emenyereire mũno nĩ tondũ nĩ ĩthĩaga ĩgakĩrega andũ moko, na nĩ ndakĩrĩ na mũrata wa regetwo gũoko nĩ macini ĩno akĩregera thara cia ngombe na nĩngĩ rĩ nĩ ũthĩaga ũkona atĩ, mũndũ no ngĩnya akorwo ehĩngũrĩte maitho na ndũgakũrwo wĩ wa kũgĩo nĩ kĩndũ kĩngĩ ndũgakorwo ũgĩka mahĩtĩa haũ, ũgakorwo ũgĩgĩtihĩa kana ũkĩrenga kĩara kana ona ũndũ morũ ũngĩhanĩka nĩ ta gĩkũo ũkorwo ũkĩhĩtũkĩa ngĩngo yakũ harĩa ĩgakorwo ĩ ya kũrengwo nĩ macini ĩno.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩ na bata mũnene rũrĩrĩ inĩ rwakwa tondũ nĩ ũkũona gĩkĩ nĩ gĩthĩi gĩa gũkorwo mũndũ agĩthĩa mbembe na agakorwo akĩona mũtũ wa kũrũga hwai inĩ, o rĩngĩ nĩ ũthĩaga ũkona nĩ gĩakĩrehe gũgĩ gũgĩ teithĩa maũndũ matĩgakorwo me marĩtũ mũno nĩ ũndũ ene nĩ wakoraga andũ nĩmathĩaga kũrĩa kũgũra mũtĩ ũcio na gĩbakũrĩ magagĩtũĩka a gũtĩnda haũ makĩmĩnda mĩnda mbembe ĩrĩa, nĩgetha cigĩkorwo ci cia kũma mũtũ kana cikorwo ci cia kũhũrwo mũno cikorwo cigĩcenjĩa cikahana mũtũ. O rĩngĩ na nĩ ĩgateĩthĩa rĩũ nĩ ũkoraga macini ĩno nĩ ũgũkũrũtĩra wĩra ũrĩa ũcio wakĩrũtagwo na hakũhe mũthenya mũgĩma na hĩndĩ ĩyo ya tene macini ĩno ĩkarũta na dagĩka nini mũno na ũgakorwo wĩ wa kũona mbembe ciakũ ciacenjĩa ciatũĩka mũtũ.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ nĩatĩ, ũũ nĩ, gĩkĩ nĩ kambuni ya mũgũnda kana kambuni ya macani, arĩa makoragwo makĩteithia mũrĩmi wa macani gũkorwo akĩendia macani make, makoragwo nĩo maragũra macani he mũrĩmi nao magathiĩ kwendia, kwendia macani mau kũrĩ bũrũri wa na nja kana makambuni marĩa mangĩkorwo magĩthondeka macani. Andũ aya njugaga nĩ akora, tondũ nĩũkoraga nĩmararĩha mũrĩmi wa macani na mbeca ciĩ thĩ mũno gũkĩra na oo nĩmaragĩthondeka mbeca nyingĩ rĩrĩa maragĩkorwo makĩendia macani mau. Na, andũ aya nĩmakoragwo makĩhinyĩrĩria arĩmi a macani na njĩra ĩmwe nene mũno, tondũ mũrĩmi wa macani nĩwe ũbatiĩ gũkorwo akĩenderia mũgũri ũrĩa ũrenda macani, kana akorwo akĩenderia kambuni handũ ha gũkorwo hena mburũka hau gatagatĩ, ũrĩa ũragĩkorwo akĩrĩa mbeca nyingĩ.

Ndĩreciria atĩrĩrĩ ndona ũndũ ũyũ, aya nĩ arũme, arĩa magĩkoretwo makĩnyita ng'ombe, na ng'ombe ĩno ĩhana tarĩ ndawa ĩrakĩenda gũgĩkĩrwo, nĩ ndagĩtarĩ wayo haha ũyũ wĩna gabuti. Na andũ, ng'ombe ĩno nĩrakĩonekana nĩragĩkorwo ĩ ya kũrema arũme aya, no onao matingĩtĩkĩra kũhũrwo niyo, nĩ tondũ onao makĩrĩ na hinya. Na ng'ombe ĩno nĩ ĩgĩbatiĩ ĩgakĩheo ndawa, nigetha ndĩgagĩkorwo ĩkĩgwata mĩrimũ, kana ĩkorwo ĩkĩgĩa mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩtũma ĩrehe hathara harĩ mũrĩmi, ũrĩa angĩkorwo akĩigua ũru nĩũndũ wa ng'ombe yake gũkua, na ti atĩ nĩ arakĩremetwo kũmĩgũrĩra ndawa. Na nĩteithagia mũno ndawa ĩno kũrora mbũri kana kũrora ng'ombe yaku ĩgagĩkorwo ĩgĩtũra matukũ maraihu maraihu.

Ũría ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ nĩ atĩ, aya nĩ, aya nĩ arũme arĩa magĩkoretwo makĩreherwo ngo'mbe gĩthakainĩ, magakorwo me ma kũmĩthĩnja, nĩgetha ĩkorwo ĩkĩruta nyama. Na ngĩrora ũguo nĩnguona andũ aya nĩmarenda kũmĩkomia, nĩgetha makorwo makĩmĩrenga ngingo ĩkorwo ĩgĩkua, nĩgetha ĩkorwo ĩ ya gũthĩnjwo wega ĩtakũgiana na ĩtakũigwa o nayo ruo, na ũndũ ũyũ nonginya ũgagĩthiaga na mbere, nĩtondũ ona ithũĩ ta andũ no tũrĩgĩbataraga kũrĩaga nyama rĩmwe na rĩmwe, kana o rĩrĩa wakĩhota na nĩ tondũ nyama nĩgĩkoragwo na cama mũno na nyama nĩ ĩteithagia gũgĩaka mwĩrĩ, mũndũ agakorwo akĩigua wega hĩndĩ ciothe na nyama nĩ ĩteithagia mũndũ nginya ona gũkĩgĩa mwĩrĩ mũnene ndũgagĩkorwo wĩ na mwĩrĩ mũhĩnju, ũgakĩonekanaga o nawe wĩ mũndũ wĩ na indo ciake, ti mũndũ wĩyagĩtie.

Ingĩrora haha, nĩnguona aya nĩ athambia kana andũ arĩa makĩhũthĩkaga gũgĩkorwo magĩtheria. Na ũmetaga gwaku mũciĩ magagĩũka, nĩgetha magĩgũthererie nyũmba yaku okorwo ũkĩrĩ na mbeca cia kũmarĩha. O rĩngĩ, nĩũthiga ũkameta na nĩmakoragwo mena wĩra mũtheru mũno, na wĩra ũyũ ti atĩ nĩũkoragwo wĩ wĩra mũritũ, mũndũ kĩrĩa agĩbatiĩ gũkorwo enakĩo nĩgetha akorwo akĩmenya kũruta wĩra ũyũ, nĩĩ nĩ nĩ gĩkĩo, gĩtĩyo kĩingĩ kũrĩ itonga ciaku, na ũkorwo wĩ mũndũ wa kĩyo, nĩgetha ũgakoragwo wĩ wa gũtheria handũ na hagakĩhana ta harĩ herũ. Na ũndũ ũyũ nĩũgũkoragwo wĩ mwega mũno, tondũ andũ aya nĩũkĩkĩhotaga kũmeta gwaku mũciĩ, magagĩgũthereria mũciĩ waku wega, na ũgakĩhana tarĩ mũciĩ mwerũ, na nĩ mũciĩ ũbatiĩ gũkoragwo wĩ mũtheru ona, nĩũndũ wa andũ na kinya kũgirĩrĩria mĩrimũ, na ona ageni aku mangĩũka nĩmaragĩkenio nĩ mũciĩ waku ũrĩa ũhana.

Ici nĩ irio, kana iria ũngĩta na njĩra ĩngĩ, iria. Iria-rĩ nĩrĩ bata mũno na iria nĩrĩkiumaga kũrĩ ng'ombe, ĩrĩa tũgĩkoragwo tũgĩthondeka naguo cai. Na, mũndũ ũyũ ũrĩa wĩigĩrĩire iria rĩrĩ-rĩ, nĩakoretwo e wa kũrĩrekereria na rĩgakorwo nĩrĩagĩtherũka, na nĩkinyĩte handũ ha gũitĩka. Na, mũndũ ũyũ okorwo ndarĩ hakuhĩ, nĩagũkorwo iria riake rĩakorwo rĩaitĩka rĩothe, na ndagũkorwo akĩhota kũrĩnyua, ona akorwo ekwendaga kũruga cai naguo, ndagũkorwo akĩhota kũruga naguo cai, nĩ tondũ iria narĩo, no nginya mũndũ agakoragwo e hau hakuhĩ rĩrĩa agũtua kũrĩtherũkia.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ, nĩ atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi wa ngũkũ na ici nĩ ciaga cia ngũkũ iria mũndũ agĩkoragwo akĩrĩithiria ngũkũ ciake nĩgetha citigakorwo ciĩ cia kũiywo, kana kurĩrwo. Na ngũkũ ĩyo yabatara handũ ha gũthiĩ kúhurũka, handũ ĩtaragĩcinwo nĩ riũa no ĩgĩthiĩ kũrĩa thĩniĩ. Na mũndũ uyũ kũringana na ũrĩa akite nyũmba ĩyo, nĩ kĩaga kĩmwe gĩthaka mũno, na nĩ kuronekana nĩ mũndu uragĩkoretwo agĩĩbangĩte. Na arenda kwambĩrĩria ngũkũ kũiga ngũkũ ciake na njĩra ĩmwe ya igũrũ mũno, na njĩra ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩtungata ngũkũ ciake. Na cio cigakorwo ciĩ cia kũmũhe matumbĩ agakĩhotaga kwendia matumbĩ mau kana akoragwo akĩendia kana kũrĩa make magĩkorwo makĩmũteithia o we na nda yake na bamĩrĩ yake.

Maũndũ marĩa ma bata haha, nĩ ta thamaki, kana harĩa ũkuona haha hena itumbĩ, mũgate, cai, matunda na kahũa ke harĩa mũico. Na, nĩũkuona indo ici nĩcikĩigĩrĩirwo gĩkabũ-inĩ, na cikĩhana ta rĩ irio iria mũndũ akĩrĩaga arĩkia gũkĩra rũcinĩ, na nĩcironekana nĩ irio imwe ciĩna hinya mũno, na cigũkorwo cigĩgũteithia mwĩrĩ-inĩ waku, ũkorwo wĩna hinya wa gũgĩbanga, wa gũgĩthondekwo na gũkorwo nĩ atĩ wĩ na mabata manene mũthenya-inĩ waku, na ũgakorwo wĩ wa kũrĩa irio ici, irĩa ci cia, irio irĩa ciagũgũteithia mwĩrĩ-inĩ waku, ona kũringana na wĩra ũrĩa ũragĩkorwo ũkĩruta na nĩ irio njega mũno.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ nĩ atĩ andũ aya nĩmaronekana nĩ kũrĩa mararĩa na mararĩa me hamwe ta bamĩrĩ na makeneire mũno mũno mũno. O rĩngĩ nĩ ũkũona hena kana na nĩ tarĩ matũnda karagĩkorwo gakĩheo nĩ mamũ wao na o rĩngĩ athũri arĩa ũkona kũrĩa mwĩco, nĩ athũri akenũ mũno na athũri marakĩonekana nĩ hĩndĩ magĩkorwo makĩrĩkĩa kũrĩa na makaigũa wega. O rĩngĩ nĩũkũona haha hena mũtũmia mũkũrũ ũkĩthĩagĩte tũmĩaka we. Mũtũmia ũyũ no ũkore ĩno nĩ bamĩrĩ yake ĩrĩa yũkĩte kũmũcerera gwake mũciĩ nĩgetha magĩkorwo a kũrĩanĩra na agũkenera irio icio ciao.

Ĩĩ niĩ no ndĩmũganĩre karũgano gakoniĩ gĩtũmĩ gĩa kwenda kana kũmena ũndũ ũyũ nĩe hakwa ũndũ ũyũ nĩ ndĩwendete mũno na ũgĩrora haha, ĩno nĩ hoterĩ ĩrĩa ĩrakĩonekana nĩ ya ĩkĩro cia igũrũ na bado nĩ gũthondeketwo ũndũ nĩũrona andũ aya nĩmarorete ũrĩa gũkũ gwĩtũ bũrũri inĩ wa Africa ũrĩa twaikaraga hĩndĩ cia tene, na nyama ino ĩno ĩ mwena ũyũ ũngĩ nĩrakĩonekana nĩ nyama ĩkĩũmĩte gũkĩhĩhio na nyama ĩno ĩkĩhana ngĩnya gũgĩkorwo ĩkĩgũcirĩrĩa mũndũ kũma haraĩhũ nĩ ũndũ wa mũnũgo wayo, na nyama ĩno ĩna cama mũno ona ĩngĩmĩrora ũgũo na maitho na ngakorwo ngĩmĩenda mũno no thĩna rĩũ nĩ ũkoraga mũndũ darĩ na ũhotĩ wa gũkorwo akĩgũra nyama ĩno nĩ tondũ agĩgũra nĩarakora mathabũ make nĩ makũhĩngĩcana.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ nĩ atĩ ĩno nĩ kambũnĩ ya KEBS Kenya Bureau of Statistics na kambũnĩ ĩno nĩ ĩteithagĩa na kũrora kĩrĩa mũĩkarĩ wa gũkũ bũrũrĩ wa Kenya kana kĩrĩa arakĩreherwo, kĩrĩa aragĩkorwo akĩgũra ndũka inĩ gĩ gĩa kũrĩa kana kũhũthĩra nĩ gĩkĩnyanĩrĩe ĩkĩnyanĩro ĩrĩa cibatĩe na kĩndũ gĩtagũkorwo gĩkĩmũthĩkĩra kana gĩkĩiga maĩca make harĩa ũgwati inĩ. Kwogwo nĩe ndona ũũ nĩ ũthĩga kũrĩa ũgakĩheo rithiti ya gwĩtĩkĩrĩthĩo ũgĩkorwo ũgĩthondeka kĩrĩa ũragĩkorwo ũkĩenda gũthondeka, ũgakorwo ũkĩheo marũa atĩ kĩndũ kĩũ nĩ kĩega na no kĩũme gũkũ kũrĩ andũ arĩa magĩikĩraga bũrũrĩ ũyũ wa Kenya matĩgakorwo magĩthũkĩrwo nĩ indo ici ũragĩkorwo ũgĩthondeka nĩ andũ ega mũno tondũ nĩ makĩgĩragĩrĩa indo nyĩngĩ njũru gũka bũrũri inĩ ũyũ wĩtũ wa Kenya.

Ũmenyo ũrĩa ũragĩbatarĩka gũkorwo wĩ naguo, na indo iria ũragĩbatarĩka gũkorwo wĩnacio, nĩgetha ũgĩkorwo ũrĩ wa gũkinyanĩria ũrĩmi ũyũ, nĩ ĩndo ta macembe, matoo, na bataraitha, thumu, tĩri mwega, na nginya rĩera rĩega. Na ũmenyo wa gũkorwo wĩna, ũmenyo wa gũkorwo ũkĩhũthĩra indo icio, nĩ tondũ no nginya ũgagĩthiĩ handũ, ũgagĩkora harĩ harĩmĩtwo ũũ, ũgagĩkorwo wĩ wa kũhoya ũgĩ ũrĩa ũkoragwo ũkĩhũthĩrwo kũndũ kũu. Na nĩ ũthiaga ũgakora mũndũ ũcio no gũkorwo ihinda iritu rĩrĩa angĩkorwo narĩo no rĩa kwambĩrĩria gũtheria mũgũnda wake rita rĩa mbere. Tondũ ahanda thũkũma ciake, ndarĩgĩkoragwo agĩcimunya thutha wa ihinda iraihu na arĩkoragwo agĩcimunya rĩrĩa ciagĩkorwo cikĩmũcokeria mbeca ciake irĩa agĩkoretwo agĩcihũthĩrĩte na mũgũnda ũcio, na cigakorwo ci cia gũcokia mbeca.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ nĩ atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi akoretwo na nĩ mũrĩmi mũũgĩ mũno nĩ tondũ akoretwo akĩgetha maĩ na maĩ maya make magakorwo me ma gũkĩnyanĩrĩa, na maĩ maya make nĩ makĩmũteithagĩa hĩndĩ ĩrĩa gwakĩara rĩũa rĩnene na agakorwo e wa kũgetha maĩ make haha na agakorwo e wa gũitĩrĩria mĩmera yake ĩrĩa ĩ kũrĩa mũgũnda inĩ wake, nĩ getha ndĩgagĩkorwo ĩkĩũma na mũrĩmi ũyũ nĩenjete irĩma rĩmwe rĩnene mũno na nĩ araonekana ĩrĩma rĩũ no ngĩnya rĩkorwo rĩ rĩa gũteithĩa mũgũnda wake wĩ wothe no thĩna wa gũkorwo wĩna ĩrĩma rĩrĩ ũtakũnĩkĩire nĩ atĩ ũbũ nagũo nĩ ũkaga ũkaigĩha mũno na ũgakorwo wĩ mũingĩ mũno itũra rĩũ na andũ magakoragwo makĩrũara mũno mĩrĩmũ ta ya malaria.

Umenyo ũrĩa ũragĩbata gũkorwo nagũo kana indo iria ũragĩbatara gũkorwo wĩna cio nĩ karagĩta na mũgũnda tondũ ũngĩrora haha ũyũ nĩ mũndũ ũkĩrĩkĩtĩe gũkorwo akĩgetha na agagĩkorwo akĩ harĩrĩa mũgũnda wake, mahanda mangĩ na kũrĩngana na ũrĩa kũrĩmĩtwo nĩ karagĩta karĩmĩte gũkũ tondũ ũngĩrora ngĩnya kũrĩa mbere bĩũ mũgũnda ũyũ nĩ mũnene mũno wa andũ gũkorwo makĩrĩma na moko. Andũ rĩrĩa magĩkorwo makĩrĩma mũgũnda ũyũ na moko nĩ magũkorwo makĩoya ihinda iraihũ mũno gũgakĩrĩkĩa mũgũnda ũyũ na mabebe no magĩteithagĩa gũkorwo me thũmũ tarĩ inĩ ũcio na kũwogerera hĩnya wa gũtũma mĩmera ĩyo ĩngĩ ĩragĩũka ĩgakorwo ĩgĩkũra na njĩra njega na cikorwo ciĩ irio cia gĩkĩro kĩnene mũno

Ĩĩ nĩe no ndarĩrĩe nĩkĩĩ kĩrathĩe na mbere haha, andũ aya kana atũmĩa aya tũrona haha nĩ kũona mena gĩciko na hũma na mahana ta rĩ kũndũ kũu marakĩgerĩa kũĩgananĩa, gũkorwo kũĩgananĩte magĩkorwo makĩiga kanyũmba kana makĩamba gwaka kanyũmba, na atũmia nĩ marakĩonekana nĩ andũ mena kĩyo, tondũ gũkũ gwĩtũ, gũkũ gwĩtũ nĩ ũkoraga mawĩra mangĩ ta maya nĩ mawĩra ma athũrĩ kana anake, nĩ hĩnya mũno ũngĩthiĩ ũkore mũtũmia ararũta wĩra ũyũ wa kũĩgananĩa, kana wĩra ũyũ wa kũĩgananĩa tĩri, nĩ getha hakorwo hakĩhandwo nyũmba, na tĩri ũyũ nĩ ũraonekana nĩ mwega mũno, na kũrĩa thũtha ũngĩrora ngĩnya nĩũhotete marĩgũ gũkorwo magĩkũra, na marĩgũ maũ magakorwo me ma thaka mũno, na atumĩa aya ũngĩona nĩ ta marũgamĩrĩirwo haha nĩ andũ aya erĩ arĩa mataraonekana wega.

Nĩ harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ nĩ tondũ ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo wĩ wa bata mũno na ũyũ nĩ mũrĩmi ũrĩa ũgĩkoretwo ena ũtaaramũ mwega nĩ tondũ ũngĩrora ũrĩa ahandĩte, ahandĩte na njĩra ĩmwe ya ũbacirĩrĩa na nĩronekana mũndũ ũyũ nĩ mũthomũ na ũngĩrora mboga ciake acihandĩte raĩnĩ ĩmwe itũngũrũ, danĩa na codget na warũ ĩrĩa cie kũrĩa mbere. Mũndũ ũyũ nĩ mũndũ mũgĩ mũno na nĩ mũndũ wĩna bata mũnene thĩ inĩ wa thĩ nĩ gũkorwo nĩaratethĩa kana nĩ aragĩkorwo agĩthondeka agĩthondeka kĩrĩa gĩtegwo rĩera nĩ ĩmera ĩno na agakorwo e wa kũenderĩa arĩmi irio ici.

Undũ ũyũ wĩkagwo atĩ rĩrĩ rũrĩrĩ inĩ rwakwa nĩ ũthĩaga ũgakora arĩmi nĩmagĩkorwo makĩhanada na magakorwo magĩita maĩ koũ mĩgũnda inĩ yao nĩ getha irio cigĩkorwo cigĩkũra na citigakorwo cikĩũma atĩ nĩ tondũ nĩ ciaga maĩ, na nyamũ ici ciitaga maĩ na gĩthũngũ tũcietaga sprinkler. Sprinkler nĩ itethagĩa mũno mũrĩmi na kũmũhũthĩrĩa maũndũ atĩ ndagĩtĩnda agĩkorwo agĩita mĩgũnda yake agĩ itĩrĩra maĩ mũgũnda wake na moko, haha nĩ harĩa athĩaga o kũhĩngũrĩra mũberethĩ nĩgetha maĩ macio magagĩkorwo me ma gũka na nĩ getha maĩ macio magagĩkorwo magĩitĩrĩrĩo irio inĩ ici ciake na ciendekanaga mũndũ agagĩkorwo agĩcithĩmĩte, harĩa cingekorwo cigeikara nĩ getha cigekorwo cia gũĩtĩrĩria mĩmera yothe maĩ na gũtĩgakorwo kwĩna mũmera ũkũgĩa maĩ maĩngĩ atĩ maĩ mangĩmĩthũkĩa.